Tije duto nikod ber margi, kendo onge nga'to manyalo gombo mondo obed maonge kod gino ma onyalo timo makelo pesa kata kamano, nitiere tijego ma moko maonge ohala magikelo kendo ginyalo keloni mana chandruok kata kethruok lilo e ngimani, tich manie tiponi en tich maber ahinya nikech ibirongeri ahinya ka ilando gigo machal kod magi kendo ibiro nge'yo ka kaka ji onego dusre ni kech ka okinyal timo tich machal kod mae kaichido, bende ibiroyudo pesa maber ka chiel kod ngeyo kaka inyalo wuotho e pinje moko machielo nikech ngeny ji birogombo mondo mi iland negi kata ginyalo gombo mondo mi ichop kama gintiere

Somo kata tiegruok en gino maber ahinya e aluora, kendo ka wan kod jogo mosomo wawinjo maber ahinya, nikech gipuonjowa kendo gimiyo ok wabed kod achaya kachiel kod luoro', kendo e aluora mara nge'ny ji owuok oko mondo mi gipuonj ji e yore ma opogore opogore kaka e yore mag ler, ngima kachiel kod chiemo to kata bende e yore mag pur, mae miyo ji dongo kendo gibedo kod kwe kaa chiel kod luor makende e anyuola, bende ginyalo chopo wechegi ka giwinjo gigo mipuonjogi kendo giketogi e tijegi ma pile ka pile

Tich mar ohala en tijno maber ahinya, kendo okelo dongruok ni jalno matime ka chiel kod jodak, to bende odwaro ngat mankod rieko kachiel kod paro maliu, nikech ka itime ka ionge kod magi ibiro yudo lal makende nikech okibinge'yo kaka idwoko omenda modong' kata kaka iuso gigo, bende e tiponi nyiso ohala mag gigo manyisore ni gin gik man kod pesa, mae dwaro ni ibed kod tiegruok e mbuyi nikech nitiere jogo minyalousonegi kokalo e mbuyu, bende inyalo bedo kod tiegruok e yor nyamburko nikech nitirega jogo madwaro mondo oternegi gikmoko kuondego magidake, to gidwaro mondo gik gigo ochopnegi mapiyo ma ok odeko

Bedo kod ohala maduong,' en gino matek ahinya kendo odwarore pesa mangeny kachiel kod arita maber, omiyo ka in kod ohala machal kod kamae, ibiro bedo kod rieko kaa achiel kod tiegruok minyalo tiyogo gi yore ma opogore opogore, kendo kembe mangeny tiyo kod yo mar mbui e chudo nikech gingeyo ni gibiro dong' kod ranyisi ma ok inyal lokri kata tamori ni ok gichuli to gisechuli, bende mae biro miyo weche kuo dog piny kendo biro miyo ji dongre koluwore kod mbui mae kelo weche mag dongruok e yore ma opogore opogore.

Tich mar ohala en tich maber nikech onge ngama ondiki , kendo inyalo tiye samoro mora ma ihero, kendo ok odwa lony ahinya eka mondo itiye, tich manie tiponi en tich uso chiemo mopogore opogore kaka nyanya ,kitungu, alot, rabolo kod kata waru kachiel kod mamoko , mae en tich ma inyalo timo kaluore kod jodak makanyo nikech samoro nge'ny jodak pithoga chiemo machal kod magi koro miyo onego bedni iuse kuonde go ma nge'ny pur oktimre bende onego bed ni ingi'yo ni to jok man kanyo nyiepo nade mondo kik giki minyiewogo kethre ka pok iusogi.

Kochakore e nyithindo nyaka joma dongo, ber kawadak kawan kod ngima maber. Kendo mae nyalore mana ka wan kod kwe kaachiel kod chiemo maber ma wanyalo chamo pile ka pile. Bende onego wayud thieth malong'o mondo kik wayud tuoche machando dendwa. Mae nyalo konyo mana ka wan kod jogo molony e weche thieth. Kendo ber ka wabedo kod hera mondo mi nyithindwa odong ka ging'eyo ni gin gi jonyuol. Kata ka ging'eyo ni gin gi jogo manyalo ritogi kata mana e kinde gi mabiro.